Olchani ele sapuk oleng', laa tenidol nidol ajo ketii ena kop olari, amu etubulua ele shani nebulaki irkiek aashep ninye. Olchani ele loorng'aniyio sidan, amu ore olchani pooki lemeeta irng'anayio, neji naa kedung'i. Olchani sidai amu kedung'i eeta irng'anayio ooshepita ninye.

Ore tenidol ena naa adol Jo enkaji enkiremore ashua enkaji naitasheki enkulupuoni enkiremore ashua eramatare oonkishu onoolchambai onkulupuok adol ajo ninye esotore iltung'anak tene ooyieu neyiolou mahitaji pookin enkiremore neeku ore ena naa embaye sidai oleng amu keisho iltung'anak metayiolo ajo kanyioo nagira aasa tenkulupuoni ashuu indiim atayiolo ajo kanyioo naloito dukuya peepuo airemisho.